Gini ikaw ojalo tidonjo godo e puodho ma oyugno tingado lum ,ingado mangeny kaito idhi to idhuro gi kumoro achiel. Tiloko gi pile ka pile, iloko gi basto ka gisetuo titweyo gi tingaw gi, iketo gi e ot moro mopondo kuma nitie ngich maber, gimedo tuo kanyo kasto bange inyalo kawgi timiyogi dhiang

Chak ma apuoya asewinjo weche mangeny e wiye. Mokuongo moo moro nitiere e wiye ma kosepuoye to mono wuok e wiye kanyo, moo maratong. Mono inyal tigodo e tedo alode kendo alode moted gi moo ni gin alode ma mit ga. Basto moro en ni chagni, chak mopuo e tao ni inyal cham kode kuon, nikech en chak mokuogi koro en gi tik moro mawach wach mamit, inyalo ted kuon basto imadho tichamo godo